Kinowendi ofisitab Huduma kokiawendi achope katit nepo NHIF nepo konyoiset nekiliponi en kila arawa sikobit yon kobek arawet kimuche kinyain anan mochomekee bortang'ung, kora kinowendi kokyowendi achope katit nepo NSSF nepo kamung'et nekondoi chepkondok si olan kait kenyisiek konom imuche inemu chepkondochoto akiboisien, kora kinowendi kokyowendi kechobwon chepkondok chepo sukul chepo pesendo chepo Helb sikumuch kotoreton en somanenyun en sikulit nepo parak nepo Kabianga ,kora kinowendi Huduma kokyowendi kinyitwan formit nepo sanam alipan aisurut en emetab Kenya nepo KRA.

Chang boisionik chepo serikali chekenyoru en ofisitab serikali kopoto sinyoru baruet nepo polis nepo Goodconduct anan neboru kole tos iburtoi ano en kokwengung' inyoru en Huduma, kora sisirke en aisurut anan sinam inemu aisurisiek en emoni koyoche iwee Huduma sikopit anan koyon itinye tebutik chechang akopo aisurusiek iwendi Huduma, kora boisiet ake kokoboto siretabke nepo SHA anan sinyoru konyoiset en buch anan silipani chepkondok tuten en arawet koyoche iwee Huduma sikopi isirke en yundon ,kora sinyoru siret nepo NSSF anan ole kikonoren chepkondok en kila arawa situn kekonin olon kait kenyisiekab konom koyoche iwee Huduma anan koyon itindoi tebutik chetiengee ak NSSF inito, kora koyon imoche chepkondok chepo sugul chepo pesendo chepo Helb koyon itinye tebutik alak tugul chepo Helb anan ko pesendo nepo loan chepo sugulisiek iwendi Huduma.

Boishetab muswoknotetab kasari en serikali kokii konyumnyum boishonik chechang, amuun boishonik chechang ininyiit anan isom toretet en serikali kobun muswoknotet imuuchi inyoru kewolun en kasarta neming'in anan olon imoche sinyoru komou olikinye olikikibendi bakaa yoton kokiibe kasarta newoo, kora kokinyokobos chong'indo neboo biik en ofisishek chebo toretoshek chebo huduma en emoni amun imuche chitukul koboishen muswoknotetab kasari akotoretkee inendet en kiit nekomoche en serikali, kora muswoknotetab neboo kasari kokikotoret en ng'alekab chorset ak anan makornatet nemiten en serikali amun muswoknotet koboishen biik tuteen momii biik cheboo kwenet eeh komobendi rabishek anan chepkondok chechang kouu, bendii olekobendii komnyee.

Kitoreton Huduma centre en tuguk chechang' anan opisitab Huduma amun kironyorunen boisionik chechang' chebo serkali cheboto kin osirekei en kayumet nebo aisirut en emeni nebo KRA kokionyorunen Huduma. Kora siretabkei nebo SHA anan konyoiset neoliponi kila arawa sikobit onyoru konyoiset olon mochomekei bortanyun kokiosirengei Huduma. Kora kin osirekei en SSF NSSF anan olekiumchin chepkondok kila arawa situn kekonon olon karait kenyisiek konom anan koyon koromuny en gaa moroyoe kasisiek kekonon ko yon otindoi ot tebut owendi yoton. Kora en ng'alekab besendo chepkondok chebo sukul chebo sukul chepkondok chebo sukul chebo HELB ii ko yon otindoi tebutik chechang' ii owendi yundon kekonon anan kewekwon komie. Kora sonyor baruet nebo polis nebo good conduct koyoche owo opisit nebo Huduma sikobit kitiokwon anan keker ilopurtoi en kokwet ii ak kitiachan komie. Ko bo komonut opisisiek chuton en emoni.

Nonii kobarwet nebo visa nekonu serikali kokochin biik olon moche kolanda bitonin anan ko olon moche kobaa emotinwek alak, barwaniton koboru kolee kokakoyonun serikali neboo emoni iwee anan iwee emet akee kotyachin komnyee, kora sinyoruu barwaniton kokakebun toos unee atebtang'ung en kokweet amuun matotkiyonun iwee emet akee yaan yaach anan koromen atebtet neng'ung, kora koroiton koboru kolee iwendii iyoee nee en emet akee akoo iwendii en betushek chetian yebeek betushechoton koyoche iwekee emeng'ung, kora barwaniton koboo kasarta, boishee en kasarta neboo en kilak ak kilak kocham ko kenyishek taman anan ko en alak koite taman ak muut, akoo yebeek kasaroton koyoche iwekee inyechob akee sikoyonun serikali itoibur akinyon emoni akiwendi kora emonin, kobo komonut koroiton en atkai tukul.

Awendi okeree takitari kochekenan, amun king'en kelee boo komonut en atkai tukul oloon kakicheken chitukul ko sikobit inaii oleuu bortang'ung anan sikobit inaii chametabkee neboo boor neng'ung, bokomonut inaii ilee toos iunee, toos imionii anan miten kora mionwokik chemosib koborukee, soo kobokomonut inichekeng'e sinaii oleuu anan oleuu chametab bortang'ung, kora oloon omioni koyoche awoo anan ko oloon okose makararan chametabkee neboo boor nenyuun awendi sipitali sikechekenan anan sikeker kelee miondo onion nemii en bortanyun, kora awendi sipitali olaan kaumian anan ko oloon konyoru kakotenoshek en boor nenyun, awendii sikechekenan akinyaan, kinyaan en sipitali ak yeityo atestaa komie, kobokomonut ing'echekenin takitari sinai oleuu borto akitesta komnyee en atkai tukul.

En kokuyenyun ii kotinye kelchin ing'emin chaik kosir ng'emin kawek ng'amun chaik kebute yebataita betushek tamanu akoo kibute konyil somok en arawet akeng'e, kora mouu kawek olee kikonyee orowek loo anan okot alaan kosir orowek loo sikebut kawek choton sikeib bakechop sikewek , kora chaik ng'emin komoronye koruut akinam kebut anan akinam kialda mouu kawek cheibure soitii en imbar akotar betushek chechang sikebut, kora roisi butetab chaik kosir neboo kawek amun nibuut chaik komoronye konyii kiloishek chekemoche akiib kosir kawek chebeng'e konyii akot konyi kiloit akeng'e, kora minutiet neboo chaik komiten olienyin ngweny anan inyoru okot chekioldo siling taman en minutiet akeng'e kosir neboo kawek ne olienyin komii barak mii sosom, kioldo sosom akoi konom ko bokomonut chaik en korenyun.

Keboisien musoknotet nebo kasari ko kikonyumnyumit kenyor kibandet kopoto passport ,amun en olikinye kokicham kogoegee anan kotoree ogot orowek chetore oeng anan ko somok sikobit komong passport anan kokibandet, lakini en kasari keboisien musoknotet nebo kasari komokotore okot arawet agenge olon kemoche ichop passport anan ko kibandet, ko bo komonut musoknotetab kasari amun inyumnyume tuguk chebo sirkali , koraa musoknotet kokikoityi komoswek chechang ki en olikinye ole kikkichoben passport anan kibandok kokiyoche kebaa olelon sikenyor passport inoton anan sikechop kibandet ,ko en inguni kokichanga kikoityi komoswek chechang olekechoben so kokikotoret musoknotetab kasari sikonyumnyum kasishechutet.

Olechopto serikali boishetab muswoknotetab kasari asikomuch koboishen chitukul, koyoche konet biik chemoing'en koboishen muswoknotoniton kokochi ng'omnotet en olekiboishoito muswoknotetab kasari, kora yoche kong'et serikali koker kole toos unee network en komoswek chechang cheboo emoni amun moboishee muswoknotetab kasari olon momiten network, koyoche koker serikali Kole toos unee network akotes en komoswek chemoityin network inoton, kora sikiyum boishonoto boo muswoknotetab kasari koyoche koyat serikali ofisishek chechang cheboo huduma en komoswek chechang cheboo emoni sikoityi chitukul, kora siolontindo chitukul eeh tebutik komuche kwoo yundon akonyor toretet, kora koyoche koityi biik chechang sitimet amun muswoknotet neboo kasari koboishen sitimet, kobokomonut koyai serikali koityi chitukul sitimet sikobit koboishen bichuton muswoknotoniton konyor tukuk chebo serikali, kora koyoche kobos beeit neboo simoishek anan ko kompyutainik sikobit koboishen chitukul akonyor tukul akoboishen en atkai tukul.

Offisisiek chebo serikali keyoten en betushek mut en wiki agenge kiyoten en betu netai nebo wikit tii, ak keyote en betu ab oeng anan kasit ab oeng koboto koraa kasit nebo somok ak kasit nebo angwan ak kasit nebo mut, ako en betushek choton mut tii keyoten en keyote sait oeng nebo subui iih akoi sait taman ak aenge en betu noton, ako koyote kerke en olon tukul betushek chutok monii sait olon kosir sait taman ak agenge ko kakeker offisisiek choton ako en betushek miten betushek chebo serikali chekikinde taban kele mokiyote offisisiek chutok cheboton olon miten betushek chebo komonut chebo serikali ko mokiyote.